nyithinda akano ne gi chiemo e fridge . Akano chiemo kaka olemo gi chak ka gibiro to gikawo kapod gi ler kendo chiemo moko anyalo kano ne gi e bakul maket ne gi maketo gi maliet minyalo cham kata ok omur. Nyithinda chamo kuon kod alot gi ring'o moro kamoro moromo giduto aja nyiewo ga chiemo maromo gi kaka ringo kilo achiel kendo apimo kuon mitedo gi kombe mar pii.

Tijni konyo ng'ato kano pesa maber, mondo kik itigi pesa ahinya kata kik itigi pesa e yo ma ok maber, okonyo ngato mondo onyiew gik ma odwaro kende kik onyiew gik ma ok nyal bedone ni odwaro dwe ka dwe, kendo bedo gi gowi madongo dongo ogengo' nikech ibiro tiyo gi pesa e yo moriere mar nyie'wo gik ma idwaro kata chulo gik ma idwaro.

Gini nyiso riwruok mar ji mar choko pesa kanyakla. Kendo omiyo joriwruok gowi mar pesa maginyalo tiyogodo e gerruok. Kano pesa manyalo konyogi bang' ndalo moko mabiro. Kendo riwruok ni puonjo ji tiyo gi pesa maber. Nikech ginyalo kano pesa makonyo gi e chenro gi mapile kapile. Kendo gini nyalo gero gwenge mag jo riwruok kanyakla.

Kachiewo gokinyi aluoko wang'a kasto atimo tisi ei ot .Ayueyo ot kendo agoyo dasta atedo chiemo ma gokinyi kasto achiemo .Kasechiemo to arudho laka bang'e bang'e to apango ot maber kasto awuok.

Huduma konyo jopiny e jaso gik midwaro tiyo godo e sirikal kaka kawo opande ,kawo kalatas mar nyuol. Kendo gini ne konyo chulo jaso gik moko e mbui kendo dwoko kawo mar asoya mane jotij sirikal kawo e gwenge. Huduma kendo ne konyo kano nonro mar jopiny kanyachiel ma yudo yot ka sirkal dwa tiyo godo samoramora.

Aneno ka rowere mosore kendo goyo mbaka gi kanyakla . Girado kendo ginyiero gi mor gipenjore gik manyalo konyogi ka gin e gwenge .

Mor kich ne walenyo kwatiyo gi iro mar mach iro ne riembo kich ka kich osedar to koro walenyo mor kich. Wakao od kich to ibiyo, moo wuok e od kich iketo e e ndowo kata gik ma nyalo tingo moo kaka glass.

mbui mar sirkal itiyo godo mondo ong'is jopiny weche mag sirikal moriere. Jii nyalo yudo konyruok mar sirikal eyo mayot kendo ma ratiro. Jopiny tiyo gi pesa matin kuom yudo konyruok kendo ilero ne gi kaka tije sirikal itiyo, kendo gik ma sirkal chiwo kod kony moramora minyalo mii jopiny kaka chanjo nyithindo. Jogweng' nyalo yudo konyruok kaa e sirikal mamalo kaluwo kaa kuom ka gitiyo gi mbui.

kodhi irego kasto koseregi molokore mogo tinyalo tigo kuom tedo chapat, mandas gi gige baking mamoko.

Oganda ibudo kasto iriwo gi oduma mar tedo nyoyo. Inyalo tede kasto ichame kod ochele koriwe e san.

Japuonj ochung' mbele ka opuonjo jopuonjre ma obedo piny ekombe to gindiko gima Japuonj wacho giwinjo wach ka aa ir japuonj kendo gichiko itgi maler.

Odhiambo kodhiambo adhi e pap gonyo dhok gi rombe kendo akwagi magiyieng' kabisa kasto asembo gi ka akelogi dala. Akawo dhok minyiedho maket kar nyidho kasto anyiedho mayud chak bang'e no apiko dhok e dipo e kundi mondo ginindi.

Kaneno picha ni to, nyisa kaka omiyo jopiny tich mayot mar yudo thieth maonge thagruok mar koso pesa. Kendo ng'ato ka ng'ato nyalo dhi e kar thieth mar Sirkal ma thiedhe e saa asaya, kasto Sirkal biro chulo ne pesa kata omenda, bang'e koseyudo thieth.

Gini itiyogo gi kambi mar jo Safaricom mar ting'o nonro kod ndikruok ne gi kambi. Indiko nyingi, nambani mar simu kod namba mopandi mar pin maonge ng'ama ong'eyo mar tiyogo gi jopiny. Ng'ato kang'ato nigi kadi moting'o nonro mage kendo ginyalo, ginyalo wuoyo gi jomoko mapiny.